Atio gi pesana mayudo, ang'io gik moko kendo auso e dukana. Ma nyalo konya gi pesa manegny, kauso gigi tee kedno anyalo yudo psea mang'ny moingo mane angoa.

Gima dwarore e bengi mondo mi iyaw akaont, en gidwaro kipandeni maniloso. Moting'o gik manonyuolie, kuma nilose, gi kumiae.

kinde mana timo tijni nomaya pesa kendo gi konmende .Diere pod an kaa kachako tich nanyien kendo nakia gik moko but kana ng'e tich nayudo ka weche beyo.

Gini itiyogo e weche mang'eny. Itiyo kode e ng'iepo, kendo waro gik moko. Iti kode e chudo, gi gik mang'eny.

Kae aneno ndara makonyo jii e weche mag wuoth. Aneno geche makonyo jii kendo eweche mag wuoth , aneno ute madongo ma jii odake kendo aneno kuonde ma jii time tijegi mag ohala . Aneno pole stima ma transport mach koa kuonde moko.

Eseche ma an thuolo ago mipira, achoko yugi manie gweng'wa kendo awang'o kendo aneno nyithi kiye kaneno kaka gidhi kendo ahero wer.

E seche mitede chapat abira bet kama jatedo tede, kang'iye malich kendo aywak nomiya achiel kende acham mondo awe thage nikech seche mitedo gigi igombo kendi gombo bilo.

ka stima olal seche ma atedo amanyo misuma kendo amanyo kibrit tamoko misuma, e konya gi ler mar neno kuma adhiye kendo gima atimo seche ma sitima no olal.

Ka mitokni odhungore endara amanyo apiko ma nyalo kale diergi kendo nya tera kama adhi tiye gi ng'wech, nikech githindo kendo ginyalo luwo kamoro amora kendo ginyalo chopo mapiyo.

Gik matimo pile pile mondo ot obed maler ni aywecho pile pile, kendo ago dasta e ot. Okenge makawo en ni, nyithindo ma an go dhi tugo oko kendo asiko ka aywe ot mondo ot obed maler.

Sikul mar mbui en ni ji somo e mbui, kendo ji moa e pinje mang'eny nyalo somo kamoro achiel. Okelo dongruok nikech ji moa e pinje maloka kendo pinje madongo dongo, nyalo konyo kendo nyalo ng'iso jopuonjre maa kata e piny mar Kenya ka weche ma gikia kendo ginyalo konyore e weche magikia gite duto.

Weche ma nengo ka ni aneno yiende. Aneno udi madongodongo ma jii odake, kendo aneno ot mabor miluongo ni KICC, aneno ndara ma geche ringe kendo aneno geche ,kendo aneno udi mang'eny

Apisi manasemanyo nadwano konya e weche mag somo to nokonya kendo nayudo gima na dwaro kano puonja gik mana kia mang'eyo.

kae, jatelo maduong' mar weche mag choko pesa wuoyo kodgi ka giwinjo kuma pesa michoko e pinywa ka dhiye, kendo iwinjo gimomiyo ichoko pesago mondo okonyie piny mar Kenya.

gima timore kani en ni ng'ato ochung' e post mondik ni Njeri kendo ogo picha. To ogo picha e ndara ma jo apiko be ringe kendo ochung' oko mar ndara.

Gima bire pacha ka ni maa gari manyalo dhi kuonde tee kothiedho jii kendo thieth ni e iye kanyo. Onyal dhi e kuonde mok ma onge ute mag thieth kendo onya ringo kamoramora mondo omi jii omii jii weche mag thieth.

lokruok mitimo e sirikal matimore e sirikal masani medo duoko piny e weche mag mibadhi. Ni joma timo weche mag piny iriembo e tich kendo gidhi dala kendo manyalo konyo ji.

gima nya yudo kowuok e huduma center e kenya ka en ni anyalo yudo kipande na mar nyuol, kendo magi e gik magi nya miyo wa kendo ginya loso kowuok e huduma center.

gima bire pacha ka ni en, magi jo Safaricom makonyo jii eweche mag line kendo gikonyo jii eweche mag internet kokalo kuoma lainde gi mag simbe.

Tijni nikod nengo ni onyalo konyowa mondo mi wayud gik ma piny owacho onego miwa kaka kipendni wa ,kendo gik manyalo konyowa e ngimawa minyalo yud ie ka.

kuonde thieth mani e aluorawa bocho, kendo nyaki dhi mana gi gari kata apiko. Nyaki idh gik manyalo teri piyopiyo mondo iyud weche mag thieth.

gima timore ka en ni ma chalo ni en ma en ng'at marwako jok mo a e pinje maoko. Orwako gi e Kenya ka kendo omosi gi kendo owuoyo kodgi kendo orwako gi kaka onego bed ni gitimo gik moko, kendo onyiso gi gik matimore.

Nalimo huduma centre machiegni, nikech nadwaro kawo kipande na manolal kendo nadwaloso manyien e kuondego.

ber mayudo e somo e mbui e seche tee kendo saa mang'eny en ni ayudo weche mang'eny mane pok opuonja kata makia. Gini mi ang'e gik mang'eny makia kendo omiya aparo gik madongo kang'iyo gik madongo.

Gima bire pacha ni mae jotelo madongo, timo gik mane gitimo chon kendo magi jotelo madongo moluongi. Jotend joma ae aluora wa moluongi ni mondo obi okony e weche machon kendo gitimo misango kuma gibete.

ber mayudo kuom timo tijni ni en ni kauso lewni gi tayudo pesa manyalo konya e ngimana kendo e loso tijega kaka puonjo nyithindo, chulo ot

Tijni ok ahero, nikech sami riembo apiko kakoth ochwe, apiko nyalo goyi piny kiting'o jii kendo ikel tho mag jomoko.

Gima biro e pacha kani polise ochungo jo gechegi mondo omi ging'iye kaka gechegi chal. Kendo gidwaro ni geche oting' ji monego bedni giting'o. Kendo ging'iyo gik maging'iyo e weche mag papers gi.

yoo moganda wa luwo ni en ni ok githor nego lee gi ,kendo ka gineno gi to gitimore ni ok gineno gi kendo giriembo gi mondo gidhi kuma ginyalo chieme. To gima gitimo mang'eny en ni, ok githor negogi kuma gineno gie.

Ber mayudo kuom tiyo tijni ni en ni anyalo kano pesa na kendo pod tijni nya chula pesa maber kendo omwom manya konya e weche mag oda , e weche mag chulo ne nyithinda e sikul.

Ofis mi nyalo yude paspot ka in dala mar kisumo en e paw denge mar piny owacho ma kisumo ma inya dhiye mondo iyud gige gi mag paspot ka iluwo yoo kendo kitiyo gi yoo maler mowachi.

Migawo mosebet kod yuto maber kendo ting'o malo yuto mar piny kenya en migawo mar puothe. Migao mar pur, ma osekonyo e pinywa mar Kenya gi cham kendo gi gik manyakonyo e yor chiemo jo Kenya.

Ayie gi bengi go nikech gi kano pesa to in eming'e ber miyudo nikech kikano pesa mang'eny to pesa nyuolore kendo inya yudo pesa ka pesa ni ng'eny molo kaka niketo.

SHA marwa iyude e ofis kaunti kata osiptende mag kaunti manie gweng'

An adak e piny mar Kenya e dala mar Homabay karachuonyo kanyo ema adake.

Chandruok magiyudo en ni teknoloji mondo mi joma otii otigo bedo matek kendo mondo jii tee oyude bedo matek nikech jomoko okia tiyo kodgi

Gik makelo mor ka en ni aneno picha. Magi jomasaai kendo kaka girwakore e yoo machon miyo mo miya mor kendo picha ma gigo jii miyo jii bedo mamor.

Yeah, bii bi amiyi ovakado e bei mayot. To gin pesa adi yawa ja uso? Avokadoni to en 25. ahha, an gi 20,inyalo ngado na bei ni no, mano e pesa ma an go yawa

Mae en kamikane buge. Kendo jopuonjre nya yudo gik ma gisomo, kowuok e bugegi, ma japuonjre obiro somo koni. Kendo ong'iyo buge madongo kowuok ka.

Gik makelo mor ka ni jok mowuok loka oromo gi jok man e piny wa ka. Gimiyo gik jo piny wa ka gik ma gia go loka kendo kelo mor e kindgi. joma ni e Kenya ka modak kaka Masaai miyo gi kendo rwako ne gi gigegi mamiyo gi mor.

Gima okelo dongruok mag Maasai Mara en ni lee osemedo medore nikech jii oluorogi kendo arita kwee oket ne lee gi. Kendo piny owacho osebedo karito gi kendo miyo jokma ae pinje maoko kelo pesa makelo dongruok e kuonde gi

weche nitie manyien mag siasa nikech waneno ka jatend Piny Ruto kod Raila oriwore ka gintie kamoro achiel. Ma osenywolo weche manyien e kind jii ariyo gi.

Migawo mochung' ne arita kwe en migwao mar polise. Gitiyo ka girito aluora kendo girito pinywa mar kenya ma miyo wabedo gi kwe.

Ahero tijni nikech jii somo kamoro achiel kendo miyo nyithindo bedo kamoro achiel. Ma kelo hera kendo ng'eyo.

Gini ok thor yudore e aluorawa gini itiyo go e weche mag teknolojia masani

Mae government yawo gik mitiyo go e mbui kaka ecitizen. Ruto obiro ng'iyo kaka weche dhi, kaka gini nya tiyo.

Tijni ahere nikech okelo mor e kindwa kendo omiyo itimo gima ball ni timo kendo omiyo itimo kendo irie leche gi maber.

gima bire pacha ka aneno gini ni en masaai timo timbe gi machon ,kendo gibedo kamoro achiel kaging'iyo gima ne gitimo chon. Ma kelo mor a kindgi kendo bedo kamoro achiel.

Rieko manyatiyogo en ywecho kendo yweyo ot sa tee. To kendo keto nyithindo e rum gi, kendo kama gibede kopogore gi ot maduong'.

yoo mayuto go malang' en uso gige mag puodho. Ma miya pesa mang'eny kendo omwom maduaro malang' e ngimana.

Tijni itime aluorawa kigo picha nyithindo kata igo picha joma dwa kao passpode gi, ma e yoo ma gini timore e aluorawa

Gima timore kani en, jaduong' miyo wuode weche mag ngima. Weche manyalo konye, kendo osieme kik otim gima rach manyalo ketho ngimane e piny masani. Gibedo piny kagiwuoyo kendo giwacho weche mangi ndalo.

gima bire pacha ni en nya Masaai maber orwako gige Masaai mane giloso chon, kendo obedo piny kowinjo kendo omadho gimoro e tie kudho.

Piny owacho kokalo e weche mag pi, e weche mag mafuta kata e weswe mag pur, mae piny matimo maber.

Tijni ni kod nengo nikech okonyo ji gi pi maler ma konyo gi e tiyo kuonde mang'eny kaka tedo, miyo jambgi, kendo tiyogi e puothegi.

Gima timore ka ni jatend piny obiro ng'iyo. Jatend piny Wiliam Ruto obiro ng'iyo kaka Digital police station tiyo kendo kaka onyalo konyo jopiny.

Kaneno gini aparo jong'wech ma Kenya ka gitimo orako kendo giringo kapok ng'wech ma giringo kapok ng'wech ma giringo ka gipiemgi joma ok ochopo . Ma oringo kotimo orako.

Wecho man gi nengo ka en gige piny owacho mag e-citizen, matiyo e yo ma nyasani. Kae gichako tich kendo ji mang'eny ng'iyo kaka inyal ti kode e yo masani. Ma miyo gik moko bedo kendo government mar Kenya yudo tich mayot.

Gima timore ka ntie nyithindo mariembo ndiga kendo achiel kuomgi ndike ogore piny kendo gichung' ka girite. Ng'ato bobet e dier ndara ka gari moro ya kocha kabiro koni. Kae en marsabit county piny motwo, kendo aneno yiende motwo gi udi achiel achiel.

Piny owacho mar Kenya nyalo lando kakitiyo gi gigi, ka gikelo jok manyalo mong'etiyo gi gigi ka konyo jok mokia. Ma miyo ji ng'eyo kendo ji duto ng'e tiyo gi gigi.

Tijni ahero, tich bulo bandoni ahero kabisa nikech omiyi ichiemo kendiyieng'. Kendo inyayudo kendo ibedo ngima maber kendo inyayudo ngufu mar tiyo tije matek.

tijni itimo e alworawa e tedo e sikunde kendo tede e otende madongodongo ma jii chieme. Ma miyo kata chiemo chiek piyo kendo itime e dendni ma wan'go.

Gima biro e pacha ni en, ibrogoyi gimoro miluongo ni, fain ka pok i rejista gini. Kendo okonyo piny owacho, e loso pesa, minyalo gergo Kenya.

Gima biro epacha kaneno gini ni en, kae inyalo yude kipande, kae inya loso e gigegi mag mag nyuol, kae inyalo yude gigegi kendo inya yude gigegi mag siasa masani e Kenya ka.

Pacha en ni mondo mi legi kik keth gige jopur, piny owacho mar Kenya onego bed ni chielo kuonde ma le gi nitie gi sing'enge mondo mi le gi kik yud nafese mag wuok kuma gintie kadhi ketho gige jopur.

Kaka nanyalo rakora kod dwaro mar omenda e kinde mar, e thuolo ma tuo mar Covid 19 ne nitie, nanyalo timo tije mag mbui ma ne, dierego ne nya miyi pesa.

Jothieth ma e gweng'wa nigi geche ma nyalo chopo kuonde ma jotuo nitie piyo. Kendo jomok odak machiegni, jothieth mokodak machiegni manyalo konyo e yo mag thieth.

Gima mora e nam ni omiya chiemo, omiya reche kendo rech gi kauso kendo anyalo yudo pesa kendo manyalo konyo go jooda e yoo mag chulo pesa mag skul kendo chulo pesa mag nyiewo lewni mag nyithinda.

kinde maber mar limo Kisumu en kinde ma chieng' rieny, ma inya dhie dho nam kiywe muya maler maa epii kendo inya luokori maber.

huduma center osekanyo ni kipande naseyudo, weche mag piny owacho kendo gige piny owacho kaka ecitizen anya yudo huduma. Mae konya gi golo barupe ga manya dwaro.

An gi box na moro mar chuma, man gi dhoge mathin madhi alute e pesgi. Pesgi anyalutogi maromo higa achiel. To ko adhi ang'ado gini anyagolo pesa mang'eny manyalo konyo e weche kaka ng'iewo gigega e thuolo moro.

Ma miyi inyayudo gigi e piny owacho mar kaonti, koluwore gi kidhi nyaka Nairobi kocha e piny machon. Ma miyo iyudo gigi piyo piyo gi kuma in.

huduma center tiyo chakre saa ariyo nyaka saa apar gi ariyo. Jogi orito saa kendo sama gidonje , gidonjo chon kendo gitieko e wang' saa. Ma e ber kendo gikonyo jii ka gitiyo nyaka sama dwarore.

E-citizen konyo jonyuol e chulo pesa nikech gindiko piny kendo ginyang'iyo pesa magisechulo. Kendo pek magibedo ni kakitiyo gi gini nikech chon nok ti gi gini. Ma miyo jonyuol moko nyachule pesa marach.

Piny owacho mar Siaya okawo wach ikawo namba achiel eweche gi mag mibadhi. Mibadhi ng'eny kendo jii ywak ni dongruok onge e piny owacho mar Siaya.

ka ang'e joma dongo mag jo airtel kendo jok matiyo ne jii e airtel ka kagirwako jii, kendo girwako janyiepo madwa biro nyiewo

Kit gini ma ahero en ni omit kendo gimoting'e iye no mit kendo kimadho tiwinjo kogolo ni riyo.

Gima biro e pacha kaneno gini ni en golo pesa, keto pesa, oro ne ng'ato pesa, ng'iewo bamba, eka.

Gik mase winjo ka ni bech gik moko olor piny. Kendo ji mang'eny biro kang'iepo, kabech gik moko nitie molor piny kendo gik mo gik moko te midwaro iyudo ka.

Ng'amang'eyo ka en jatend kaonti manosewe tich, Mike Mbuvi Sonko. Ng'ani nigi nengo nikech okonyo oganda mang'eny, kata kamano nosewe tich. Nosekonyo jok mane ohinyore jok momaki, kendo ochulo ne ji pes mag sikul.

Jomang'eyo ka en Akodhee ma jawer, mosebedo ka wer, kendo miyo ji mor e mbui, e wendege monosebedo kawer e Kenya ka kata e pinje maoko.

Gima timore ka en ni jatend piny mane dwaro mane dwaro jatend piny Raila Odinga oba teargas ire, kendo lungo wang' joherane ka jomoko ringo, kendo ma ok ber.

Gima biro e pacha ni ma ofis jotend Kenya. Marwako joma oa oko, kendo miyogi barupe, gikmonego bed ni gitimo e piny mar Kenya ka. Kae e kama onego bed ni gidhiye ka gikawo barupe, kowuok e pinygi maoko.

Kuonde mathieth, madongo gi, nigi dakteche madongo mondik gi piny owacho. Kuonde mathindo gi, ntie gi dakteche matindo ma seche moko ok nigi ng'eyo kuom tuo madhagogi.

Weche man gi nengo ka ni jogi nigi pi maler miluokogo lwedo. Kendo manyalo lwoko germs kendo gik manyalo ketho ngimawa.